Tiyo gi simbegi, miyo jopuonjre manie sikunde medo bedo gi ng'eyo mang'eny kwom gikmatimore manyasani, kaka somo manyien manyocha odonjoni, mi dwaroni nyithindo otii gi smartphonesgi makonyogi e yor somo, inenokaka ka nyathii osebiro ot, to nitie gima omiye e skul ni otim to kobiro ot to gino nyaka omany mana gie simu gi, kosetiyo gi simu, todonje mbui to, omanyo gimanoore notim e skulno, koro tiyo gi simuno konyo nyithindo ahinya, kendo yawo pachgi ahinya, koro miyogi tich mayot, miyo gimedo riekogi mang'eny koa kwom simbegi miyo ging'eyo gikamng'eny.

Simb ong'weyamo loko paro jopuonjre ahinya niwach iyudo ka magi e simu ma tinde gitiyogodo e manyo gikmoko, kaka samoro omiyi ni imany gimoro kwom two mar ayaki, koro mano simno konyogi niwach inenoka odhidonjo matut e wach twono kendo nitie gikmang'eny modhiomo ma jii pod kya mamiyo jii dhing'eyo, koro tiyo kod simu ni yawo pach nyithindo, kendo miyo gibedo gi rieko mang'eny koa kwom gikmagiyudo koa kwom simuno, gikmagiyudo ka gimanyogo.

Japuonjre onego obedni ka pokotimo gimoramora gokinyi to oketo sombe e mbele Nyasaye, to olamo mondi, to onegobedni japuonjre kochieo lwokre maler mondomi pache oyawre mondo wang'e onen maber niwach kiselwokri gokinyi to ibedo ka pachi ler, koro japuonjre kosetimo mago tee to kosechopo e ee kar somo, to obedo ng'a ochanore, osomo adier kendo oyawo bugene maber kendo kosesomo, omanyo buge moko mopogoreopogore to osomogi, mamiye omedo ng'eyo gikmoko niwach ing'eni buge to jondiko ondiko mopogore opogore, to kata kaen nini kaen kwano to omanyo buge mopogoreopogore mek kwano to otimo gigo tee, ka be odhii ir jopwonje mo japuonjgi mar kwanono to odhii to onyise gimotame ni "Ei japuonj mae to notama", to japuonjno konye, medo lerone maber e gimotameno , to inenoka koselerne to miyo omedo ng'eyo, kendo kata kamano, obet kata gi jii adek mong'eyo kwanono kagi kanyo e skundgi kanyo, to onyisogi ni "Osiepena an mae japuonj nopuonjo to otama", to osiepegegi dhipuonje, to miyo odhimedo ng'eyo maber kendo dhitimo obedo nyathi mariek ahinya, koro mago omenegobedni otimo.

Japuonjre kosebiro to an anyalonyise ni, o oo oomna karatesene maoagodo kata kae noa e skul machielo samoro en ja klas abich oa e skul machielo kojaklas abich, to obire e ee skul skundwakae to odwadonje klas abich kendo, koro oomo karatesene moa godo e skul morono to wang'iyo kaka osebedo kaka odhii e skundgi noo mokadhono, to wang'iyo gimomiyo oa kono mondo kobiro koni, kojatuo, to oakocha samoro koth ng'eny kono to en entwo gi two kor, koro kobiro koni magi e gikmawakwongo ng'iyo, wakwongo ng'iyo. Kwaseneno to ataye mos mos tatere, tasiemone klas modhibete, kendo amiye kom modhibete, koro kase nini kasetang'one gigo tee, to anyise maber ni skundwakae gikmadwarore mondo otim e skundwakae ka wangi gikmonego oluu moketi ma nyaka nyathii ka nyathii nyaka luu, to mago be anyise mondo obed kong'eyo ni aah aah mae okdwa e skundwakae mae idwearoe skundwakae, kata kamano anyise ber be mantie eskundwa, skundwani waber e maa to gikmakamagi kinyalodonje be idonje. Magi e gikma anyalo konyogodo nyathii manyien modonjo e skundwa kae.

An awuon an asomo 8-4-4, to an ahero 8-4-4 ahinya niwach ineno kaka kaka wan chon, e klas kusetimo penj, to 8-4-4 niketoni aah, ma emoloyo, mae emoa mokwongo, mae e namba ariyo, mae e namba adek kamano kamano nyakae namba mogik. Tineno kaka wan kae e skundwa kaka jomobet namba mokwongogi jii adek mokwongogo, nitie kaka nimiyogi gikmoko majiwogi mondo gi, mapakogi kaka gitimo maber, to ineno kaka mano kosetimre kamano, jomanichiengi ginbe gitiyo matek mondo ginbe giyud kaka ginyaloyudo gikmabeyo beyo mimiyo jokmaokalogo, koro mano nemiyo nyithindo jiwre koro nyithindo dhii maber, tineno kaka mar CBC ni toopogore niwach ineno kaka nyathi kosekadho samoro indikone ni ochopo kamadwarore ni ochop, ama okadho ama pokochopo kamadwaroreni ochop, koro ineno kaka magi o tek ng'eyo nyathi mobedo mokwongo, marariyo wan kaka jonyuol tek mondo wang'e koro aneno kaka an e pacha anaero 8-4-4, to kata CBCni bober nitie kamober niwach ineno kaka nyithindo ipuonjo sani gikmangeny, tij lwedogi be gitimo mang'eny, koro ineno kaka nyathi koseduogo odwani ikonye kata loso gikmiketo e lwedogi wan.

Ahero puonjo godiechieng niwach, inenoka kaen onyango, to sechego yudo ka samoro noseket tugo moro miketoga dier gokinyicha ma nyithindo osetugo, to inenoka ka nyathi osetugo, to pache yawre, koro an ahero puonjo godiechieng, to tugono niwach sechego nyathi en koro ochapni ee pache ler, pache oyawre, kendo inenoka koro sechego kipuonjo to oyawo pache kendo owinji maber, kendo odwoki kipenjo gidwoko gidwoki okginindi, mano e saa mar puonjo emahero.

Yoo okapar konyalotimo maber niwach ineno kaka sani, nyithindo mang'eny jii mang'eny ohero tero nyithindo e skul ahinya moloyo tero nyithindo e ot, to an kaparo anenoka somo dalano ber mana ka nyithindo oseloro skul, ma koro gin e ot ma giloro omigi nafas mondo gibed e ot ka pok skul oyaw kendo, mano ematimo ka nyathi somo e dierego e dala timo ong'iyo gi somo wiye okwilgo niwach nyathi ka tugo pile ka pile to wiye wil gi somo, koro somono ber mana ka nyithindo oseloro skul , to ni iketo nyathi somo e dala to pile ka pile nyaka otieki, okonyaldhi maber niwach nyaka oo o obedgi jowadgi kokonenoka kokinyaloneno maendeleo nyathini ka be odhii maber kata ka okodhii maber eka aning'e, koro an somo mar dalano berna mana ka nyithindo oseloro skul, koro okgidhi skul, mano emaber to kani nyithindo ni obetabeta e dala to nyathi oknyaltimo maber mana kodhi skul.

Janyuol onego ojiw ajiwa nyathine, kendo onego obedni sama japuonj owacho ni gimoro ka gimoro kaka ma dwarore e skul, to en obedo thuolo e golo gima japuonj dwarono, niwach ineno kaka tinde inyaloor nyithindo ni idwaroni giting' kata alot idadhipuonjgi itedo e sikul, koro janyuol onegobedni en obedo thuolo to obedo gi ng'eyo ni gikmakamagogo nyalodwarore samoraamora e sikul ka japuonj owacho, kata kamano gijiwo ajiwa nyithindgi to gimedo nyisogi ber somo somo kaka nyalo konyogi e ngimagi ma mbele, koro janyuol nyaka jiwajiwa nyathine, to enbe nyaka obed jachiwo , gimoramora midwaro ogolagola mondo nyathine osom maber e CBCni.

nitiere somo moro kae manasomo, e klas apar gi ariyo maniluongoni business studies, en somo mokonyo ngimana sani ahinya niwach ineno kaka nopuonjowa e yor kaka inyalochako ohandi moro, kaka inyalo keto ndiko giki piny kiseuso, ineno ka mano konya ahinya sani niwach an sani atimo ohala matindotindogi, koro aneno kaka kaseuso to anyalondiko pinyni, aah kawuono auso magi, pesa mae dok e wero, pesa moroni mae mara makano to pesa moroni mamedo godo gika e ohandani mondo ohanda odhii maber, koro somo ma jitimo e skundegi konyo ahinya koro in ifwenyo mana gimachunyi ohero migombo timo ma kisefwenyo gimiherono, to gimoramora mikete lweti nyaka nyagi, koro somb business studies no ber ahinya kendo anyalo jiwo jii mondo osome, omed some mondo okony ngimagi kata ka gitieko skul to ginyalochako ohandgi moramora.

Koa kuom pith gwen, gweno gimomiyo ahero pith gwen newach gweno ka nyuol mokwongo onyalo nyuolo tong' mang'eny inyalo cha tedo tong' moko, to kata koumo tong' gote motoko tee ibedo gi gwen mang'eny dichiel . Koro ber ng'eny e pidho gweno iyudo tong' tiyudo gwen mang'eny to gweno kiuso kata diere sikuku inya uso gwen mang'eny dochiel miyud pesa mang'eny madhieri nono ni pesa gi tee oa mana kuom gwen mana chako godo ka? .Koro gwen ,jopidh gweno mano e gima nyalo wacho kende newach ma gweno gbiro godo kisechanjo gi maber mimiyo gi yath maber kama gininde be ler to giyudo liet maber a jii opidh mana gweno gweno nigi ohala.

Gima okuongo ma ahero ne tong' ahinya newach tong' omo proten edendi to kaka dhano idwaro proten mang'eny e dendi modo ibed gi del maber marieny maber. To mokuongo gimaomiyo mar ariyo momiyo ahero tong' ahinya en chiem,o ma inyalo chamo gi gimoro amora esa moro amora. Kichiew gokinyi inyalo madhe gi makate gi chae, to kata ka en saa abiriy, inyalo tede gi kuon to iketo nyalodi moro e bathe kanyo. To kata ka en godhiambo inyalo boke to ixhame kata gi mandas moro gi chae to kata ka inyalo tede kata gi chapat, inyalo tede yani kata gi michele, yani en chiemo mayot to beche be yot. En gima inyalo yudo eyo mayot kata ka achiel en siling' apar gi abich donge inge nigima ok tamo ng'ato yudo to beche be ber. To kata ka en gima savoji mang'eny, kata kaun ji adek to inyiewo tong' adek, tong' no dhi romou gi kuon kod alot e bathe. Koro ema omiyo ahero tong' niwach en gima inyalo yudo mayot, ober oomo proten edel.